Mbica-inĩ ĩno hena arĩmi erĩ mararora mĩmera ĩrĩa mahandĩte thĩiniĩ wa tũindo twa white na mburuu, arĩmi aya maroya mathabu makĩroraga makĩandĩkaga thĩ kĩrĩa marona no gũkorwo marageria gũtara, no gũkorwo marageria kũrarora ũrĩa cirenderea gũkũra kana no gũkorwo nĩ ithabu rĩao rĩa ũrĩa indo ici mĩmera ĩno ĩrenderea gũkũra, ĩĩ